Timo tijni um ber ahinya nikech onego kute matindo tindo, mag tuoche mopogre opogore kaka covid nineteen, ma bet e chuma. Koro ka okir yadhni e mabati, to bronego kute matindo tindo mag tuo noendo

Timo tijini, nikod ber mang'eny kaluwore gi kaka, mokwongo onego kute. Samokir yath kamaya, kwonde ma mabati nitie kama kwonde ma chuma nitie, to onego kute mag tuo mar korona virus kata covid nineteen ma en tuo ma tije tek ahinya. Kendo olandre kowok kumoro achiel, kodhi kumoro kendo, kaluwore gi chumbe ma onyabet nodake